En kasari angadan kikwo Barak muswongnotet noton nebo kasari ko kikopit tugoshek anan kotab bukushek che terter ako yoe boisioni choton che terter en Keny ii ko kitam keboishen kipsomaninik kotab bukushek kosoman ii amun kitom koit muswongnotet ak soet kobaten en kasari komuche kosomanen simoishek

En emonibo Kenya ko kikochanga tuguk chechang kouu en komostab konoretab rabishek ko kikochanga benkishek ak mornoshek che terter yon chenge chito benkit noton ne konoren rabishek ii kogere inendet benkit noton ne tindo konoret ne Karan ii ako ne kigoyan biik en konunetab rabinik ii ak kot koiegee rabinik

En kasari imuche chi koboishen rabishekyik ii en kabiloshek che terter asikopit kogon kelchin. Netaa imuche chi koib rabishekyik kobaa benkit noton ne chome ak bako kogonor ak kobendi betushek ak kenyisiek ii ko iyegee rabinik kochanga. Koraa komuche inendet koib rabinik konde kobotishet ii ak iogse minutik kogon kelchin ne oo

En emoni bo Kenya kikochanga kot mising korik choton Che kekonoren rabisiek anan kiguren benkisiek ago terter magutik choton Che kemokyinge asi iyat chi konorwengung netai ko nyolu itindoi kadit noton neiboru kole ii mengindet noton nebo emoni bo Kenya kora ko nyolu itindoi sirutik choton Che Iboru kole inome salari

En kasari ko kikochanga kot mising korik anan benkisiek choton Che imuche igonoren rabisiekuk tuguk choton Che makyingei chi asi kimuch iyat account anan konoruet ko netai ko nyolu itindoi kadit noton nebo Kenya neiboru kole I mengindet noton nebo Kenya ak imuche iyat

Kasari ko amun kikopit korik choton che terter che kegonoren rabishek ii ko en Iman ii mii korik alak che oyoni en konoretab rabishekyuk ii komiten alak che moyoni kouu benkit noton nebo kcb ko moyoni en Iman amun kigonyor chorset noton nebo rabinik keboishen muswongnotet noton nebo kasari ko noton kimuche kechor. Ne oyoni ko benkit noton nebo ncba

En emoni bo Kenya ko mi tuguk Che terter Che nyolu Iyai asi inyoru rabisiek Che toreten ge noton nebo kigobetyo rabinik anan boisionik en emoni bo Kenya ko netai ko nyolu koyai chi kabatisiet asi konyorchigei chepkondok choton Che imuche kotoreten ge en atkai tugul anan koyai kasit noton nebo oret asi konyor chepkondok kora

En kasarta noton ne kimiten kaimutyet noton nebo miandap ab covid 19 ko ki momoche serkali kemanda en korengung Anan iwe oldo tugul Ole kanyii bik ko kiit noton nekioyoe ane ko kiachenge kasisyek choton chemiten en soet aboisien moswoknatet noton nebo kasari kou simoisiek Anan komputaisiek anyorchige niton ago ki kararan mising

Piik choton cheterter komuchi kotuyo akochomyo akonaigei imuche kopaa kabilosiek cheterter kopaten pa komanut chamet ab kei eng' piik choton chemengech chetigorutu kopa komanut chamet ab kei ak piik amun toreti ichek kot mising' en oldo tugul ole kapaa ak kasarta neimakchinigei toretet koyoyak piik choton cheterter.

En kasari noton ne kikwo barak moswoknatet ko kikobit tuguk Che terter Chebo Ole kilibandoi rabisiek olon ibune karit ako nyolu ilipan en mpesa iboisien Pochi la Biashara ko nyolu itindoi nambait noton nebo chi nekiyokyin asi Imuch iyokte chepkondok choton Che mokyingei iwegu

En kasari ko kikopit tuguk che terter kouu en minet anan minutik choton chebo mbar ii ko terter alak ako imuche konget kemeut en olda tuguk kotiengee rurutik choton che kosich angochanga rurutik en yoton ii komuche koter ngungunyek ako monyorjigee asista anan beek yoton komuche komo robon ak kotesak kemeut

En komoswek choton che terter en emonibo Kenya ko terter biik ako terter tuguk che ole en Kila ak Kila. Kouu en korenyun ii, tuguk che chome kwal biik en betut agetugul ii ko tuguk choton chebo ko che uu sukaruk, sobunit ak alak chechang amun chuton ii ko che kiboishen en Kila ak Kila akobi komonut en ichek

En kasari en emoni bo Kenya ko nguni kowendi kotesoksei kenyisiek kobendi kotesoksei moswoknatet noton nebo kasari ago en Iman ingekerchin temisiet noton nebo kenyinikonye ak kenyit noton nebo raa komiten barak kenyini amun kotemis kot mising kabatik ako ko Kararan Ole korobondo kenyini noton komomeyo minutik ako bo kamanut

En emet age tugul noton en Kenya yon I chutu anan imondoi ko nyolu itindoi kibandet ne Iboru ibo mengindet ab Kenya ago itokyinige ano anan ko itindoi passport amune si kemoche itindoi niton koboru kele i mengindet noton nebo emet ainon ago emet newendi koboilyonen iwendi betusiek Ata asikobit konai ak kosirun komie noton kobo kamanut

Rabishek ii en komoswek choton che terter ii en emonibo Kenya ko boishen en tuguk choton che terter ii kotiengee kolee mii komosto onion imuche komiten en ele uu Kisumu ako rabishek choton chebo simoit ii keboishen en kosorwek chechang amun chi agetugul ii ne rutechin Kisumu komoto ibote rabishek choton chebo eut ichek ko noton kobo komonut itindoi simoit

En Iman ii kasari ko kikwo Barak muswongnotet ako kiib tuguk choton che terter ii angenge ko koib konoret noton nebo rabinik en simoishek ako kinyumnyum boishetab konoretab rabishek en komoswek che terter en emonibo Kenya ko moyoni biik kot missing konoretab rabishek en simoishek amun kimuche kechoren ichek komanai ngonam chito sirutikyik chebo konai chito inegen

Kin kobit moswoknatet noton nebo kasari ko kikoib tuguk choton Che terter en emoni imuche chi koboisien simoit ne nenyin kogonoren chepkondok kosir kwo inendet baka benkit nyolu kotindoi chito konoruet en mpesa anan kochob en M-Shwari asi kobit konde yuton rabinik simamuch koib chi anan koboisien chi en oldo tugul

En emoni bo Kenya ko terter Ole koboisioto lainisiek miten noton nebo mpesa ak airtel money ako tindo age tugul kewelutik koboto niton nibo airtel money kotindoi kewelutik Che Chang netai matindoi sirutik choton Che kororon yon keyokte rabinik komowegu kole keyokte rabinik ako imuche kosamisit noton kora anan Ibore iyokte koesio koba rabinik

En kampunit noton age tugul nebo chobetab lainisiek ko tindoi tuguk anan Che nyolu en chobetab account anan konoruet noton nebo mpesa en yuton kit noton ne mokyinigei asi ichob konoruet noton nebo mpesa ko nyolu iwe baka tukosiekwak itindoi kibandet noton ne Iboru kole ibo emetab Kenya ako kora ko nyolu ingen betut noton ne kikisichin asikochobok

En emoni bo Kenya ko chang university chemiten ago terter somanenywan chito noton ne makyingei kochut ko nyolu ko kiit gradit noton nebo C+ en somaneyin nebo sukulit nebo sekondari ako nyolu ko sir baruet kwo sukulit noton anan koboisien moswoknatet noton nebo KUCCPS asi kechengchi sukulit noton nebo barak nenomege ak yundon

En emoni po Kenya pa piik anan kipsomaninik choton chependi sugulit ab parak ko icheket chemuchen konyor pesendo notok nepo HELP anan ko scholarship nyolu konyor pesendo niton kocheng'e soet nyolu kotindoy tuguk cheterter: netai, nyolu kotindoy chekit neiporu kole kotore sugul akwendi inendet sugulit noton nepo parak, ak nyolu kotindoy kadit.

En komosto noton nebo kobotishet ii kobo komonut kewalawal minutik en mbarengung kotiengee kasarta noton ne kiritem mbaret. Bo komonut keyay boisioni niton nebo iwalawal minutik amun tesee rurutik en mbar ii ak koraa kores kororonindap mbaret kouu korur mbaret en yon imuche imin minutiet agee, koraa kobo komonut amun bosee kosam

En kasari ko kikochanga mionwokik che terter ii ak kobosok minutik anan ko rurutik choton che kinyoru en kobotishet ako kiit noton ne kigoyan biik kolee ngemee rurutik chuton ii ko minutik choton che kokiminji selele ko bengee kochurut selele en ngungunyek ako niton kobore kororonindap ngungunyek en imbar noton kobore olyet nebo tuguk en ndonyo ak en tiletab olyetab tuguchuton

En emet agetugul ii ko nyoluu kegonin leshenit ii asi kiyonun igetate garit en lam ako niton ii kobo komonut, en emonibo Kenya kompunit noton ne tononjin kogoitoetab leshenishek ii keguren NTSA. Asi kogonin leshenit ichek ii ko nyoluu ko kiit kenyisiek taman ak sisit ako kiriwee sukulit noton nebo kinetin iget garit ii ak isir tiemutik

En kasari ko kikopit tuguk choton che terter en ole imuche igonoren rabishek ngung kasari imuche igonoren rabishek ngung soet ii ako en kosorwek chechang ko Karan keboishen soet amun netaa ko iyegee rabishek choton che kegonor en soet ii ak koraa lipanetab tuguk keboishen soet ii ko roisii kot missing kosir lipanetab iboishen rabishek choton chebo eut omuche omwochi biik alak keboishen soet

En kasari ko kikwo barak moswoknatet ako kigobit tuguk Che terter kobun moswoknatet imuche chi kogonor rabisiek choton chechik koboisien simoit asi komuch kolipanen bilisiek choton chechik Che terter ak koyokto rabisiek kora ki konyumnyum konoret ab rabisiek en simoit koyoktoetab rabisiek koba konorwengung en benkit noton ko ki kotoret bik chechang mising

En emotinwek che terter ko kipsomaninik tuguk ii chebendi sukul ko kitaban serkali ichek kolach ngoroik choton che gergee ak kotiengee kolee kalach ochon amunee si koyay kou nii si konai mengindet agetugul nebo emonibo Kenya kolee inendet anan icheget ko kipsomaninikab sukul ako imuche kogochi biik tekisto ne noton ii anan kogochi kasarta kondoita olon kotuyen

Kongeten kingoit konoretab rabishek en simoit ii ko kiib kororoninwek ak kewelutik che terter, tuguk choton che kiib che koron ii ko kichob koik roisi koyogtoetab rabinik kongeten chito aenge agoi age uinwek choton che nootin che kiib rabishek choton chebo simoit ii ko imuch koesho koyogtook rabinik sait age olon imoche iyogyi neranik cheguget ii anan tilyonutik gung ako makaran